Kang'iyo malong'o, mae en tij pidho yien, to pidho yien nigi gigo mokelo mabeyo e alwora. Kamoting'o tipo ma ng'ato nyalo yueye, okelo yamo mayom ma ng'ato yueyo samobet e tiende ndalo chieng' bende okonye geng'o tipo ka chieng' ng'eny ng'ato nyalo yueyo e tie yien. To bende yien ywa koth, kamopidhe yien maber koth ng'enye. To yien bende itiyo godo e yore mang'eny, inyalo ti godo e tedo, itiyo godo e gedo, kendo bende itiyo godo e yore mang'eny

Kae aneno ka nitiere sufuria moting'o chiemo to gi sende moko mosetoke chiemo to gi moko mapok otoke chiemo. To ng'ato bende aneno kobet piny kae ochalo ni en ng'awa toko to ng'ato bende ochung' kanyo aparo ni ng'iyo ng'ama toko ni. Nyalo bedo bende ni orito chiemo mitoko kanyo goendo.

Aneno ka kae chalo kuma ji nitiere maber nikech ng'eny ji aneno ka tiyo gi gari, kendo geche ng'eny ka matamre gi nono. Aneno ka alwora bende okwe ,kendo ji odich. Jomoko neno kama oketo gechegi kendo odonjo e tijegi mopogore opogore. Jomoko be pod dhi e tijegi. Kata kamano, jomoko be nenre ni nie dhoggruok mar geche. To gikmoko ng'eny to beyo.

Anyalo wuotho achiel kachiel nyaka e bengi, mondo adhi apenji ni to ang'ono marach. Nikech nyalo bedo ni an mane wiya owil gi namba mara ma ling' ling', kata bende nyalo bedo ni nitiere mana achiedh nade. Manyalo bedo mana kata yo korka bengi, koro gin ama ginyalo lero na, ma gikonya kaka anyalo yawo akaonti mara mar bengi.

Kayudo pesa anyalo gochone apenje ng'ama ne oorone pesa. To kasepenje, konyisa ni ooro pesa e namba mokowinjore, to abiro penje ka anyalo dwokone pesano e namba ne no. To koyie na dwokne tadwoko ne pesaneno e namba ne no endo maok akete weche mang'eny mondo oorne ng'at monego obed ni oorone pesano endo.

Ka aneno gini to gimabiro e pacha en kaka ng'ato nyalo golo pesa e bengi. Kaka kodhi towacho gima odwaro to ng'ama nie iye kanyo bro dwoke kaluwore gi penjo mopenjo, tonyalo dwaro golo pesa to kata kamano ok ochuno ni nyaka obed mana golo pesa seche moko ng'ato nyalo bedo ni yawo kata akaont gi bengi, koro emanyalo miyo ochop kama chalo kamae. Kata kamano nyalo bedo bende ni en kata gio ng'ikruok moko gi akaont mare mar bengi, koro obiro penjo jogo matiyo gi bengini endi mondo oyud kony kaluwore gi athiedhnade ma en godo.

Kaneno tijni to aparo mana nyasi moro maduong' ema anenoga gik kabilani to ema anenoga kitime gigo machalo kama kaka krismas, ndalo mag nyuol mar ng'ato kata mana nyasi moko mang'eny emabedoga gi gik kabilagi koro sama aneno tijni to mago e gik mabiro e pacha ni nyaka bede ni nitiere nyasio moro madhi mbele kae nikech ji mor to nitiere chiemo kido ka kido ntiere gik math kido ka kido koro gimaparo ni ntiere nyasi moro madhi mbele kae kendo oganda mor ahinya kaluwore gi gimadhi mbele e tinjni endo.

kaneno gini to pesa ema biro e pacha nikech e bengi mar kcb to bengi en kama ong'ere huyanga ni en kar keto pesa koro sama anene kata nene pichane kama ka ji nitiere jomoko obet rito jomoko ochung to nitiere ngato ende mochung' machalo ka security, gima biro e pacha en ni pesa, nyalo bedo ni nitie joma dwaro golo pesa nyalo bedo ni nitiere joma dwa keto pesa, nyalo bedo ni nitie joma ni gi yore mopogore opogore kaka mar yawo account gi bengi to nyalo bedo bende ni nitiere joma ni gi dwaro mopogore opogore e iye ka manyalo dwaro ng'eyo koya kuom jogo matiyo e bengi ka koro mago e gik mabiro e pacha sama aneno picha ni endi

Kae chalo kagima jogi timo ler ne kombe, kendo inyalo puonjo ng'ato kaka onyalo timo tijni kichako ging'ise gigo midwaro mondo ng'ato otim tijni to gi kaka onyalo time en owuon. Tinyalo ng'ise kaka onego otim ka in bende itime mondo one gi wang'e kaka itime to bende inyalo yiero bende ni imiye gigo mitimo go tijni mar golo chilo e kombe, inyalo miye gigo to otim, ing'ise ka otimo mondo ine ka onyalo timo, to ing'ise gi gino madwarore to gi kaka onego otime to gi seche monego otime mondo omi obende ong'e kaka itime e yo malong'o.

Mae en pith mar waru. Anyalo ng'iso ng'ato ni kodwaro pidho waru to onego ong'i chal mar alwora mare, nikech nitiere kuonde ma waru time maber to nitiere kuonde mabende otimo marach. Koro anyalo ng'ise ni ong'i alwora mare ka alwora mare nigi rang'iny maber manyalo konye e chiego waru, to kowe mano anyalo nyise bende ni ong'i ane lowo ma entiere nikech waru bende nitiere lowo modonge maber to ntiere lowo bende maok otime maber. To gi gigo midwaro mondo omi ipidhe e yo makare machalo kaka mageng'o kute, machalo kaka mbolea midwaro mondo omi otim maber to gi mamoko.

Gini nethaga tiyogo kendo nenyalo kao sa kapod ang'iye, kakia kuma onego obed ni adiyo ka adwa timo gimoro. Kendo nonyalo thaga mang'eny ma seche moko nanyalo mana luongo ng'ato mondo ong'isa gima onego atim kaluwore gi gima adwa timono. Nikech ne ok ang'eye malong'o nepok atiyo kode, kendo ne ok ang'eyo kaka itiyo kode malong'o. Koro ng'enyne ne othaga, mondo mi natim gimoro ne nyalo kawa seche mang'eny kapok atimo. To kane osenyisa to kendo iduogo iwuoro malich kaka kare en gimayot mane inyalanyala timo lakini koro koso ng'eyo, ne nyalo miyo aketho sa sana kendo ne nyalo miyo anen ka ng'at moro mong'eng' ma ok ong'eyo gima timo, ndalo mane achako tiyo kod gini endi.

Ber ma iyudo mokwongo en ni tijni mondo omi bedni itiye nyaka bedni ichuli, koro ber mokwongo en chudo. Ber mar ariyo en ni omedo yuto ne jogo mitiyonegi tijni kaka kae en KWS. Sama ilandonegi gik magitimo, giyudo jogo mabiro manyo gigo magichiwo medore, to sama jogo medore, ng'iso ni yuto margi bende medore. Gino mar dek ma iyudo kuom timo tijni en ni ing'eri, kendo iyudo ka dhano ng'eyi modhuro kaluwore gi tich mitimo nikech gibiro winji ka ilando gigo ma luwore gi KWS. Kata kamano bende ibroyudo ka iwuoyo gi dhano mang'eny, itudori gi dhano mopogore opogore kaluwore gi tijni kendo biro miyo ing'eri kendo ji biro ng'eyi mang'eny modhuro makata in moko ok inyal ng'eyo.

Ka aneno gini to gima aparo en ni nyakobed gima dhi yor ka sirikal, to nyaka obed gima itimo gi sirikal mar Kenya. Kaka koro kae, aneno ka en gi jo chal mar alwora. Manyiso ni mae en mar sirikal ,mar deal gi chal mar alwora.

Tijni nikod nengo nikech ji nyiepo pile ka pile kaka koro kae mamani uso nyanya to pile ka pile nyaka nyiew nyanya e sa ma itedo chiemo ma ji chamo. Sama inyiewo nyanya, mamani yudo pesa nikech nyaka imiye pesa eka omiyi nyanya to kata mana mamoko maneno kae nyaka ichiw pesa mondo eka miyi. To gin gigo moganda tiyogo e ngimagi mapile ka pile, koro nyaka n yiegi mondo omi giyud kaka gichiemo. To mondo omi ginyiewgi nyaka gibed kod pesa. Mano emomiyo gini nikod nengo.

E oganda mara, jogo madonjo e keny nyaka yie ni gibiro daka kanyachiel, nyaka giko ma tho ema nopog gi. To kopogore gi mano, bende nyaka giyiere ni onge wuotho oko manyo kendo ng'at machielo. To en mana gin ji ariyo kendgi kaka giseyiereno, giniwuoth wuoth achiel kendo ginibed kanyachiel. Kendo giniyiere e dak kata tek manade kata mana e rach, kata mana e yot, to giniwuoth kanyachiel ma nyaka tho emanopog gi e piny kae.

Chiemo ni kang'iye malong'o, en kuon gi ring'o. Kadwaro loso ring'o kasenyiewe e bucha, akenge matindo tindo. Kasekenge, tamoko jiko takete tamede pi matin, tachwake mobed mayom kuom kata sa achiel gi, achiel ma ngima. Kasechwake ma pigeno orumo mo oduono te, tang'ado kitungu e iye, taloke aloke go. Kase loke aloke go, tamede mo matin takete nyanya. Tachaka loke aloke aloke, akete roiko, kasekete roiko moselokre ma brown, ta agole. Kasegole, taketo kuon, aketo pi mar kuon. Kaseketo pi mar kuon, kosepopni taolo mogo, tadwalo kuon. Kasedwalo kuon, to akete atoke e san gi ring'o e bathe kapod oliet.

Gigo ma dwarore e twang'o kikapu en sindan mar twang'o kikapu, usi mitwang'o godo kikapu, to kod ng'eyo kaka itwang'o kikapu. Mondo mi itwang' kikapu, nyaka ing'e kaka itwang'e mondo mi itwang'e e yo ma kare. To gi gigo ma itiyogo e twang'o kikapu, bende nyaka ibed godo, mondo mi itwang' kikapni ma jobeche kamae endi.